Ore entoki , wuejitin naayau watalii oleng te Kenya naa ore enkoitoi nabo na esiai oo ng`uesin. Ore ng`uesin naa ketiu enaa maua to losho lang le kenya. Naa kenyorr watalii teneponu aapuo aadol, nisulaki amu nkong`at epuo. Ore enaa nkoliin ninepu too nkong`at ninepu etii ntimi. Nepuoi aadol illaruoi, ilng`atunyo. Niaku enkoitoi ina nabo naidim ayau watalii meyetu enkop e Kenya. Ore enkae toki naa olmaasani, ore olmasani naa keyioloi enaa entoki nayietu watalii meetu Kenya. Niaku keyietu sii ninye watalii meyetu aadol ena toki naji olmaasani. Amu ore ishoori history naa ore olmaasani o enkishopo enye naa keyai enaa kebik te nkop injo duo olowuaru. Kake meetae entoki nara friendly naijo olmaasani kenyorrisho nitomonisho nitoomon poki toki. Ore embae e uni naisho meyetuni naa enkolong

Ore enkoitoi nadamuni naita entumo meyau emurruna, naa teneetae nkikualakanat, neetae im`ba naimakini. Niaku mme entumo eno oltung`ani obo niaku entumo enoo iltung`anak pookin otii ina tumo. Ikilikinisho kulo nikilikuanisho kuldo neetae in`duat neetae nkikikwalakanat nemurru entumo. Ore sii pee eng`asi ayiolouno teine neyilounoi ajo ole ng`ania elde nira iyie eneng`ania naje. Neji maikuna inji lesotua iltung`anak pookin. Niaku ore ake pee eeku nejia eikununo entumo naa kitoki oshi ina ayietu metaa keyioloro iltung`anak niaku meyieu nitoki aoro niaku entumo ene murruna naa nenyooruno iltung`anak ake teine niaku meyieu neitoki aoro, ashe oleng.

Anoto olkitarri nadol ajo eiting`o ilkiek, amu keji ilkiek naa kawosh esimu te wueji neishia peyie aayakinyieki naikilikuani ninye tenaa keetai naliki ilkiek pookin layieu. Naa tenitii loibelekenyi, nibelekenyi naayakini loonyaanyuki naigerokini prescription. Peyie atum ilkiek naa pee melau iltamuoyia ashu clients olchani obakieki. Niaku kawosh ake esimu naayakini lelo kiek naiger ajo esiana naje o siena naje ayieu niaku taa lelo.

Ore kuna naa keji inkwashen, ore inkwashen eningo piitum ninche naa pintobirr emukunta, niturr aitobiraki nipik empulia ino. Ore piipik empulia, nidung' irmutaron nipik inkwashen inonok airimirimoki olchamba, ninukaa toonkulukwok. Ore too nkuti olong'i, niteru aapuku, ore peishu olapa niremoki akurroki inkulukuok peetum inkwashen atoisho tiatua enkop. Amu tiatua enterit etumi ena bae.

Ore mbaa naaret enkiama nabik oleng' naa ore ninye enedukuya nalus te pookin naa enyorrata, kejo Biblia keitemoo enyorrata olorora loong'ok, neeku ore pee enyorra orpayian o entomononi enye nebikoo enkiama enye oleng'. Ore enake baye naa teneamini orpayian entomononi niamini entomononi orpayian lenye naa kebik oleng' amu keeku meetai inkisudorot nemeetai embaye napiki orungu, keyauni ake pooki toki neitelekini emisa neimakini te mborron, naa kebikoo ina kiama. Ore sii enkanyit naa embaye sidai naitobikoo kiama teneanyito nchot pokira naa sidai amu kianyituno nebik enkiama oleng'.